Kũrĩa njikaraga rĩ nĩ kũrĩ thibitarĩ igĩrĩ cia thirikari. Wega wa gũthiĩ thibitarĩ cia thirikari rĩ, nĩ atĩ thogora wa gũthondekwo nĩũkoragwo wĩ raithi gũkĩra thibitarĩ ici ingĩ. Ũngĩkorwo ndũraigua wega nĩ wega ũgathiĩ ũkarorwo, ta ringĩ no ũtũmwo ũgathimwo, no wĩtio thakame kana mathugumo mende kũmenya thina wĩ ha. Na marĩkia nĩũkwandĩkĩrwo ndawa, angĩkorwo thibitarĩ ĩ yo ĩ na ndawa icio nĩmegũkũhe, angĩkorwo matirĩ nĩmegũkũandĩkĩra ũthiĩ ũkagũre.

Ũrĩmi nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, tondũ nĩ ũtũteithagia na njĩra nyingĩ. Wambere, kũngĩrĩmwo irio bũrũri ndũkoragwo na thĩna wa ng'aragu. Wakeri, ũnngĩkorwo wina mũgũnda, tarĩngĩ wĩna mũgũnda mũnene, nĩ ũgũkora rĩmwe nĩ ũkwenda gũkorwo na andũ a wĩra a gũgũteithia tarĩrĩa ũrenda kũhanda kana rĩrĩa mũrenda kũgetha. Na nĩ ũndũ wa ũguo-rĩ, ũrĩmi nĩ ũtũteithagia na kũhe, na mũno mũno mbeũ njĩthĩ mawĩra.

Angĩkorwo wĩ mũrĩmi, na ũigaga ng'ombe, no ũkore kaingĩ ũcitwaraga nja kũrĩithia kana ũgacituĩra mahuti ũgacirehera. Kĩndũ kĩngĩ gĩa bata mũno ũkĩiga ng'ombe-rĩ, nĩ wagĩrĩirwo kũmenya kũrĩa ũkũruta maĩ. Kũrĩ arĩa macitwaraga rũĩ-inĩ cikanyua maĩ, na angĩ, matahaga maĩ magacihe maĩ ma kũnyua. Angĩkorwo wĩna ng'ombe nyingĩ-rĩ, gũtaha maĩ no gũkũritũhĩre, na ũkorwo wĩwĩra mũingĩ. No angĩkorwo nĩharĩ rũĩ hakuhĩ, nĩwega ũgacitwaraga cikanyua maĩ rũĩ-inĩ.

Angĩkorwo kwa ihinda iraihu nĩũrĩ werirĩria gũkorwo wĩ mũrimi, reke ngwerethere indo irĩa ũrabatara, angĩkorwo nĩ ũrenda kũrĩma kana kũiga mahiũ, nĩ wega wambe wethe kamũgũnda, o na okorwo ti mũgũnda mũnene mũno, mũgũnda ũrĩa ũngĩoneka. Angĩkorwo ũrenda kũrĩma irio, nĩ wega ũmenye kũrĩa ũkũruta mbegũ ciaku, no ũgũre kuma arĩmi arĩa angĩ kana ũthiĩ matuka marĩa mendagia mbegũ, cia kũhanda.

Tũrĩ ciana nini mũno-rĩ, nĩ twakenaga mũno rĩrĩa twahinga cukuru. Gĩtũmi nĩ tondũ, twahinga nĩ twatũaragwo gwa cũcũ witũ. Twathiĩ gwa cucu witũ-rĩ, kaingĩ nĩ atwĩraga tũthiĩ tũkarĩithie mbũri ciake. Rũciinĩ agatwĩkĩrĩra irio gababa-inĩ tugathiĩ kũrĩithia. Twathiĩ kũrĩithia mũtitũ-inĩrĩ, nĩ twathiaga tũgatua matunda, na tũkauna ngũũ tũgacoka nacio mũciĩ. Tũgatwara mbũri kiugũ-inĩ, na tũgacihingĩra.

Ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie ũrĩa ũngĩruga ngima, na thamaki. Nĩguo ũruge ngima nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo na mũtu. Ũtherũkie maĩ, maĩ mau matherũka wĩkĩre mũtu, ũthonge ngima ĩyo. Thamaki nayo no ũmĩruge na njĩra igĩrĩ. No ũmĩruge na maguta, kana ũmĩkarange. Wagĩrĩirwo ũkorwo na itũngũrũ, nyanya na ndania, na ũkorwo na maguta ma gũkaranga gĩtũngũrũ. Wambe wĩkĩre itũmgũrũ, gĩtũngũrũ kĩahĩa, wĩkĩre nyanya, ciahĩa, wĩkĩre ũikie thamaki yaku-ho, na wongerere maaĩ.

Ũngĩenda kwanjia wĩra wa kwendagia indo thoko-rĩ, no wendie matunda, ona kana indo cia kũruga nacio taitũnguru, nyanya. Kũrĩ andũ mendete mũno mbiacara ya kwendia makondobia. Makondobia kaingĩ makũraga kũndũ ta Nyĩrĩ, ona kana Mũrang'a. Kũu nĩkuo njũĩ tondũ nĩkuo hakuhĩ na gũitũ. Ũngĩenda kwanjia wĩra toyũ, nĩweka ũkagĩra matunda mũgũnda-inĩ, kuuma kũrĩ mũrĩmi ũkamarehe thoko. Wamagũra kuuma kwĩmũrĩmi nĩ marĩ raithi gũkĩra kũgũra kuuma thoko.

Ĩ hihi nĩ ũrĩ warĩa thamaki ? Kana nĩ ũmenyaga thamaki ciumaga kũũ ? Thamaki kaingĩ nĩ gũtegwo itegagwo. No itegwo rũĩ-inĩ, ona kũrĩ macigaga kwao mũciĩ magathondeka handũ. Angĩkorwo nĩ kĩndũ ta ndemu, thamaki icio no itegwo handũ ta hau. Ciategwo-rĩ, nĩ cirehagwo thoko cikendio. kwĩ maciendagia ciĩnjĩthĩ, kana ciĩnduge. Nĩ ĩrugagwo na maguta, na iria ingĩ ikomithio. No ciũmithio riũwa-inĩ, na cigekĩrwo cumbĩ.

Rita rĩakwa rĩa mbere gũthiĩ kũgetha mbembe na aciari akwa-rĩ, ndarĩ mwana wa mĩaka ĩnana. Kaingĩ ndĩmũnini tũtiathiaga nao gĩtũmi nĩ tondũ kaingĩ twathiĩ nao mũgũnda nĩ ndamagiaga. Nganjia kũrĩra, nĩ ndĩrenda kũinũka. No ndaneneha, nĩ twathire kũgetha mũgũnda warĩ kũraihu mũno na mũciĩ, na tũgĩetha ngari ĩgĩtũteithia gũkuwa mabebe nĩ tondũ twarĩ na ng'ombe. Na mbembe ikĩgĩrwo nĩ mũthuri warĩ-ho mũrata witũ wokĩte gũcigũra.